Mũtongoria wa tene wa bũrũri wa Kenya, Mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩaarutire wĩra na kĩo wathaninĩ wake, mũgathe Ũhuru wa Kenyatta nĩatigĩrĩire nĩatwarithia bũrũri na mbere, nĩekire ciĩko nyingĩ iria tũririkanaga nginya ũmũthĩ ũyũ, nĩakire irathi nyingĩ macukuruinĩ, nĩakire mathibitarĩ maingĩ gĩcigoinĩ mwanya mwanya, nĩacokire agĩthondeka bara iria ciothe ciathũkĩte na ũndũ ũyũ nĩwatũmire ũkui wa andũ na irio kuuma mĩgũndainĩ nginya mathokoinĩ ũhũthe, mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩarĩ na atari arĩa mamũtaraga wathaninĩ wake, akĩrugũriria indo iria athondeke atari aya nĩmakorwo ho gũtigĩrĩra ũndũ ũcio nĩwahinga, Mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ arĩ na arangĩri ake arĩa mamũgitagĩra, arangĩri aya nĩmakoragwa nake handũ hte mũgathe arathiaga ,nĩmarutire wĩra wega nĩgũkorwo wathaninĩ wothe wamũtongoria ũyũ gũtirĩ hĩndũ atharĩkĩrwo.

Ũthii wa na mbere nĩũcenjetie maũndũ maingĩ, nĩũhothĩtie maũndũ na njĩra nene, hau gatene andũ nĩ marabangaga raini bengi-inĩ nĩguo mahote gũtungatĩrwo, ũndũ ũyũ nĩ ũrarĩ na ũritũ nĩgũkorwo nĩ ũrarĩaga mahinda mũno hĩndĩ ĩrĩa andũ aingĩ marabataraga motungata makuigithia mbeca, kũruta mbeca, angĩ makĩenda gũkombithio na angĩ makĩenda kũriha mathirĩ, nĩ kũrarĩ na ũritu, ũndũ ũyũ nĩ ũracũngagĩrĩria andũ mainũke matarĩ maratungatĩrwo, no mahinda -inĩ maya mathĩna macio mothe nĩ meherete nĩgũkorwo o mũndũ no ahote gwĩtungatĩra. Motungata macio mothe nĩ maronekana thimu-inĩ cia moko, mũndũ ena akaunti ya bengi, nĩ arahota kũigithia mbeca, kũruta we mwenyewe, mũndũ nĩarahota gũkinyĩra motungata ma ng'ombo, akahota gũkomba na akarĩha thirĩ arĩ mũciĩ-inĩ kana wĩra-inĩ wake